Arĩmi aitũ a Kenya me kĩo mũno, no ũkore mũrĩmi ahandĩte waru, karati, nyanya, minji, gĩtũngũrũ. Acitwara thoko nĩi tũrakinya-rĩ, akagũrĩrwo ũru, kana angĩhĩtia ete mũgũri oke acigũrĩre mũgũnda, mũgũri ũyũ akagũra ũru. No mũrĩmi ũyũ angĩhota, angĩcoka athiĩ Tanzania akagĩre nyanya ciake na itũngũrũ na waru na mboga-rĩ, ũrakora kũu nĩara nĩmaramagũrĩra wega, kinya arĩmi a Tanzania makagĩa bainda nene. Gũkũ Kenya nĩ kũrĩ marigũ maingĩ ma kwendio, no ũrakora mũrĩmi nĩaragũrĩrwo ũru. No agũri aya mangĩhota macoke mathiĩ Ũganda kũgĩra marigũ mau na makorobia-rĩ, ũrakora nĩmaramagũrĩra wega kinya arĩmi acio magateithĩka.